Kanyor nanu kuna sikitok ninche isidain amu empeku sidai natubulua aitobiraki nanyor iltung'anak tenkumoi ore nena tokin sikiton naa kenyor iltung'anak tenkumoi

ore ena siai naa enkine naya enyawa, ninye ibungita orpayian airony metupuku ina kimeito. arashu ilo buusa. ore enkine naya enyawa naa keyieu naa kironyi aadany, metupuku ilo busaa. nemishiri pee meitoki ajeyu, naa kisaidia enkine pee elaa ilo buusa oota.

ore ena siai, naa enkiteng ekule elepito orpayian, neibelekenya tenkop ang amu ore enkop ang iltunganak kumkok naa nkishu po nkiri eeeta mme ne kule, ore nkisu oo nkiri naa kelepi kake ime irpayiani oolep, inkituak naalep.aa ore tenkop oormaasae, naa nkituak apake naalep inkishu ime irpayiani. kakea ore tena nikidolita aajo orpayian olepito enkiteng.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa oloing'oni lempeku aa kaitadamu empeku o nkishu. nidamu ajo iyieu nimbelekeny nkishu inonok apik olikae oing'oni, arashu aa mua, neeku ore pee idol ena nidamu ajo, keeta empeku oo nkishu tofauti.

ore paa ene tipat ena bae temurua ang, ore kuna naa nkishu naishoritae orkujita.aa ore nkujit kisaidia nkishu, pee epiru netum nkishu nkiloi sidain. naa ore sii kuna kishu kegirae aitoti tiatua aji. arashu tiatua ang, naa kenyor pee meitoki nkishu ailung'o aadung' inkiloi. nenyor sii pee meitoki aiposha. ore nkishu tenitoti naa kilepie bei, eney netum nkiri eilata aapiru, netum ndii ninye kule nena naalepi. ore kuna kishu pee itoti tene naa kisaidia pee etumoki aishoru kuna naalepi tiatua ang pe etumoki aishoru metalepi. neeku kereu nkishu ate ang tenkaraki entoki naishori minosa elepitoi.

Ore entoki naitiship tena siai olopeny naa esapisho, enaaji oo nguruein, ore engurue naa eng'ues nang'u oleng', nadolita ajo kisapi ena aji ekuna kuruein netii nguruein sidain, sapii neeku me ewuei chafu iragita kuna kuruein, nisaidia. Ore enkae toki naitiship oltung'ani naa oramaitie lekuna kuruein.

Ore entoki nagira aasa tene naa orpayian oreuta oltuktuk. Ore ele payian nenapita irkuniani sapukin loo mpuka arahu loondaikin. Niaku nishopito ele payian orkaputi odo neeta helmet naijo kibor ele tuktuk lenye. Nelotu nejo keas esiai, etii orpayian esiai enye mmaniki enapita ena daa aya ae kop alo amir ashuaa eteenaki peeyaki oltungani.

ore paa enetipat ena bae naa egari ena nanapita lolan aa daikin aya. ore paa ene tipat ena bae, naa kisho iltunganak menoto edaa nanya, nisho iltunganak lemeyiolo enetumie ae daa, menoto tentaani.aa mme aruoni, neeku oe ena, neeku kitinyiku edaa ayau atua irmareita ashu ayau atua auluo. pee etumoki iltungana kaashomo aingoru tenetaana. nemitoki aishoru metaa kelamita egari esiai.